Mae en pur manyasani ma itimo e ot moum gi jwala kata gi glass too ober ahinya, koro pur manyasanini okochuno ni nyaka to ikom mana ka koth ochwe nikech, e yi odni iyudo ka gik ma opithniendi imiyogi pi kata gimoro amora ma ginyalo dwaro kendo e yi ot manyasani ma ipitheni ogeng' kute kata twoche manyalo mako gik mopithgi ok donj e hiye ka mayot kendo gik ma opithgi nyak maber ahinya

Maendi en pur mar apuoyo, kendo aneno ka ging'eny kae ahinya kendo gin apuoyo kabila achiel marochere kendo oritgi maber ahinya. Mae en pith makelo mor nikech kaka aneno gi kani magi gin mana omenda kata mwandu lilo, chiro mar apuoyo ber kendo jok ma opithe maber kama gi tin, koro ja purni kouso apuoyo gite to en mor ahinya nikech odhi yudo pesa kata omenda mang'eny ahinya monyalo konyorego

Aneno tinga kae to tingani en gi masin ma ochom e yo katoke, masin ni en moro ma suso cham nikech kaneno e kapera kanyo nitiere cham machalo oduma ma osesusi kod masin ma ochom e pier tingani, aneni jal morobe ka ene ma otiyo gi masin, jal moro bende ng'iyo oduma ma masinni osesuso, koro nyithindo moko to bende ochung kanyo gichalo mana ka ng'iyo ni to ang'oma timore

Maendi en rabolo, kendo en puotho mar rabolo, kendo gichiek maber ahinya, koro rabolo aheroga miluongo ni sit en bet ka otindo to enemichame ka osechiek ma ng'ye olokore maratong' ahero chame seche ma amatho chaye kata bang' kasechamo chiemo ma odiochieng' kata chiemo ma gotieno koro mano ema aheroga ahinya

Maendi en puoth olemo ma iluongo ni matunda, matunda en olemo ma kadongo to ogawore, kendo olawore, koro nyaka chwone luth kaka waneno kaendi ma onyalo lawore, en olemo mamit ahinya kendo beine bende ber ahinya e chiro, ka ipithe mang'eny kaka waneno kani to japur nigi omenda mang'eny

Maendi en buk ma ondiki ma lero kaka ng'ato nyalo puro e yo mar ohala e pinywa mar Kenya kae, koro wang'eyoga ni jo pur mang'eny e pinywa mar Kenya kae thoro puro cham kata jamni mana mar mondo giyud chiemo, to bugni lero kaka japur nyalo goyo ohala e wechene mag pur ma oyud omenda mang'eny

Kae iloso ndara kata apaya, ndarani osepaye kendo chalo kagima bende osebuge gi geh, koro nitiere tinga ma ochomne masin moro e toke ma itiyogodo e dino ndara bang' ka osebuge, koro ndarani idine mondoo kaka ne obuge cha omakre ti

Maendi en kabila moro ma olemo, koro olemoni inyalo kawe akawa to ichame achama kaka en ni bang' ka iseluoke to bende inyalo ng'ade matindo tindo to iriwe gi olemo ma moko bende kaeto ichamogi kanyakla. To bende inyalo kete e masin moro manyasani maswage mabi pige go ero kaeto imatho

Japith ochoko tong' gwen, kendo tong' gi ng'eny ahinya, maendi nyiso ni japithniendi en gi gwen mang'eny ahinya matoko tong' koro maendi kelo mor mang'eny nikech japithni onyalo uso tong' gi to oyudo omenda mang'eny ma onyalo konyorego . To bende onyalo kawo tong' gi to ochamo gi johode

Maendi en gweno. Kendo en buomb gweno koro nitiere yore mang'eny ma inyalo los godo gweno. Kendo gi kaka inyalo chame bende. Koro an to ahero lose eyo mayot ka aseng'ade kama ma aluoke maler ma agolo yiere oko te to anyume ei mo manie sufuria kata karaya to ochuakore.

Magiendi gin nyithi gwen ma koka oto, kendo ginenore ni gin kod odiochieng' achiel kende, koro magie ka japith mag gwen okawogi kata onyiewogi to opithogi maber magidongi magibet madongo to onyalo usogi, kaeto oyudo omenda kata ka gin manyuolo tong' to ouso tong' to oyudo omenda

Maendi en abila manyasani mar diek kata rombe, kendo ogere maber nikech otinge gimalo manyiso ni le kaka ondiek ok nyal chopo kuma jamnigi ninde, to bende kaka oting'e gi maloni, nyisoni kata oula kobiro to kadho mana e bwoye kanyo koro odgini koro okbet mang'ich losruokgi be lwar mana e bwoye kanyo

Maendi en mapera mar nyaiye rakwaro, nitiere mapera moko ma nyaigi rachar, to maendi en mapera ma ochiek kata osechiek gi e diere, mano nyiso ni ok onumu to bende ok ochiek ahinya, koro ka ochal kamae to en ka isepone ma iluoke maler to ikaye akaya to irade, to koponi osechiek mayom, tinyalo biyo pige gi masin manyasani to imadho

Maendi en tich mar kunyo pi ka itiyo gi lony kod masin manyasani koro pigni kapok ochak kunye gi masindni, to ikuongo ipime e puodho kata e lowo ma idwa kunye pi, jok mangi lony e weche mag kunyo pi kuongo pimo mang'e ni to en gi kar kanye mapi okathe kata ringo e bwo lowo, ka oseyud mano to masindni powo bwo lowo to pi thichore oko

Mae en nyuka kal koro nyukani lose yot, mokuongo ikawo kal to iriwo gi mariewa, kaeto inyalo medo kata bel mana matin, to nyakine ni gigi ka iseriwo to gitwo maber, kaeto irege pong' ma owuog mayom kaeto koro inude, mano nyiso ni ikuongo ichwako pi mabed maliet kaeto iole mogoni kaeto inudo

Magi endi gin jok matiegore e weche mag pur kata pith e kar tiegruok moro ma iluongo ni baraka, koro jogi gin gi nengo ni kech kagisetieko tiegore ma koro gi lony e weche mag pur kod pith koro ginyalo duogo e gwenge to gikonyo jo pur kagipuonjogi mondo gipur ma

Maendi en yath mar olemo mar poyi kendo onyak maber ogolo poyi mang'eny ahinya koro maendi kelo mor ne japurni nikech poyigi onyalo chamogi gi joode kata onyalo ponogi to ouso e chiro, kata nitiere bende jowero manyalo mana dhi e dala kata e puodho mar japurni to iwaro poyigi

Kae waneno japur ka onyiewo nyithi gwen matindo manigi odiechieng' achiel kendo onyiewogi mang'eny. Koro maendi kelo mor ne japith gwen ni nikech ka odhi ma oritogi maber ka omiyogi yedhe ma owinjore gi chiemo maber kaeto bende oketogi e eiot kata odgi mowinjore kodgi to obiro yudo nueng'o maber.

Maendi en puodho ma opidhie olemo ma iluongo ni afuoto kendo en puodho maduong', afuotogi oloth maber kendo giwuok madongo dongo, maendi nyiso ni japur ne oritogi maber ka miyogi mbolea, goyonegi yath mag kute kod mag tuoche kendo ne giyudo pi ma oromo maber

Maendi chalo ni en puodho moro matin mabedoga e tok jokon ithoroga pithe gik machalo kaka alot, nyanya kata otungu, koro mae waneno ka opithe alot tieng' ma opogore opogore, kae waneno dek bende waneno osuga, puodho mar tok jokon kaka ma konyo ahinya e weche mag tedo

Kae waneno uodho moro matin ma opidhe nduma to epuodhoni nitiere gik moko mondik e otas kaeto otasno omuone e bao kaeto baono ogur epuodho kama opidhe ndumani. Mae nyiso ni puodhoni itime nonro gi jok ma olony eweche mag pur moloyo to mar nduma.

Maendi en tich mar pidho alote. Alot mani e puodho kae en mar kabich. Pith mar kabich ober kedo en gi nengo nikech mae en alot ma ji mang'eny chamo. Kendo ochiek kata ohikore mapiyo piyo. Iyudo ni bang' dweche moko matin kaka ariyo kata adek kama to igole oko. Kaeto japur nyalo chamo moko matin gi jo ode. Kaeto ng'enyne ti dhi tiuse chiro japur yude nweng'o monyalo konyoregodo e ode e yore mopogore.

Maendi en puoth alot. Kendo alot mantiere kaeni en kabila alot moro ma ok thor yudore ga mayot. Jopith kata jopur matin ahinya ema pidhe nikech ng'enyne ichame gi wasunge kata iyudo mana ka otede e otende madongo dongo ma welo ma oa oko mar piny wa mar Kenya ka ema chieme. Koro nengo ne ni malo. Maka japur opidhe kendo ochiek moloth maber kama tokelo mor nikech japur dhi yudo pesa mang'eny.

Maendi en tich mar nyiedho dhiang' mar chak. Kendo en dher dume kata gredi. Koro tijniendi kang'ato time nitiere gige tich manyaka obed godo. Achiel kuom gi en law mowinjore ni orwako. Onego orwak law machalo kaka apiel nade. Onengo bet kendo nii orwako wuoche ma otegno ma kata adher ni onyono wi koke to ok owinj malit. Owinjo bed ni en gi tol ma otweyogo kata oduodo godo tiende dher ni amchien gi mo mar nyiedho.

Maendi en pur manyasani ma ok gen mana ir koth kende. Eyi puodho ka waneno ka oried odundu ma pi kadho e yi gi ka giolo pi ne cham mannitiere ma opidhi e puodho ni. Koro maendi konyo nikech koro japur nyalo pitho kata obedo ni koth ochwe kata koth onge. Kendo okeyo akeya maber chuth. Kanyo bende waneno ka pipa moro nitie machalo ni iruwe yath.